kerrip sirkali imbaa ainei tonkoitoi napaasha amu kitau incheriani naa nanu ake otumoki atodua kuna tokitin ainei nidim sii ayau entoki naijo password metaa nanu ake oota naa nanu opik nemeyiolo irkuli tung'anak yiolo sii tenkae saa naa kidim ayau recovery arashu backup nayiolo pimin naa nanu ki bakapi ake nitokini atum.

Yiolo enasiai na keyieu eng'eno, orkuak arashu orkerrerri lolosho le maa, tenaalo osinkolioitin, arashu tenaalo eranyare, na keretisho amu keyiolou oltung'ani sinkolioiti, neutakini eniko tenekut enamowuo, neyiolo ainining'u sinkolioiti enikunari. Neeku kasuj nai iltung'anak laijo irmurran, arashu alo mashoi, paitamok keon, nayiolou atukuta.

Yiolo enabae naa kitishipisho, amu yiolo pishoori e cheque, aishooyo alakie sukuul, na kidimi atipik iropiyiani kumok, nelakieki sukuul oltung'anak kumok. Yiolo e cheque, naa kitau batisho enkiminata oropiyiani, neeku kegol iminie oltung'ani nena ropiyaiani amu tenelo ninye nimin, na keshukunoyu. Yiolo si enkae, kenap iropiyiani kumok tenkata nabo.

yiolo ena siai naa keira abulu tenkop ang amu etaa kepiki inkera sukul akutitik naa kepuo kuna kutitik kutoka saa are mpaka saa saba neponu nkulie teipa saa kumi netareto yiok apa orbungei amu eteshetaka iyiok indarasani nishori iyiok irmalimuni le kaunti ata hoo duo tenimitosha nana tokiting kake kegira akeninye enkisuma ailepu kila olari nilepu nikibaya enkae roruata.

yiolo ena siai tenadol naa emurua ena natii abori aketii osina shumata neeku meeta iltung'anak inkajijik eton itu ebau ewueji nashetie nkajijik nidolita ajo ketii abori amu tenidol kuna kera enaa ena kerai meeta inkilani neeku kitodolu enakop ajo ketii abori eton eyieu eretunoto esirkali naa iwuejitin naijo kuna ifaa nepuo sirkali aretu.

Yiolo na baye tenaas nee ene tipat oleng' amu meyau ena mashini eilata arashu meeta gharama. Neeku tenaitamaa aiyoki iltung'anak inkalema natum iropiani naasie nkulie baa ainei e tipat, naret iltung'anak amu iyiolo ilaramat laijo ile na kop ang' naake eyeu nkalema naapi amu kelo neyeng'ishoi pee etumoki ateyeng'isho te leleki.

yiolo ena baye naa yiolo eng'eno niyieu tene naa kelo ninye aikata naa kelo oltung'ani sukul metutakini eniko tenewosh kuna mashinini arashu elo oltung'ani aboitare iltung'anak oosita ena siai lorany arashu looshoki iltung'anak imashinini petumoki atarany nikiwutakini niyiolou neyieu sii naa keyiolo oltung'ani ataranyu neeta oltoilo sidai neyiolo ainining'u sinkolioti esidai.

Yiolo ena naa mutura, naa imonyit ing'oruni, emintilisi. Ning'oru nkiri, nisiaga kuna kiri oleng'. Ning'orung'oru natii eilata, ning'oru pilipili, ning'asa ayier kuna kiri penyo, pa ipik atua enamonyita, nipej, nincheku, nipej piipi metoyio, nimiraki iltung'anak. Ah idung'u ene shirini, ene kumi, ene mea, ninkunaa nejia.

yiolo ena siai naa kaas oshi kila jumamosi nkolong'i nemalo sukul arashu teipa tenalo sukul naa kalo oshi aas ena siai pemaitoki aton pesho meeta enaasita natumoki aitaa osesen lai metagolo nalo aas ena siai paashipa kiboita olchoreta lainei neeku yiolo oshi ena siai paas nanu naa paitiship naitobirr osesen.

yiolo ena siai naa enkuatata naa keretisho enkuatata oleng amu tenekwet oltungani naa keneneng'u nemitoki apiru oleng neret osesen amu tenibukoo oltung'ani enkare tosesen uh, enkima tenikiarr ikwetita naa keeku kisidai amu kitau olchafu otii osesen naa sidai sii enkuatata amu ketii iltung'anak laa ninche egira ainosie endaa naa kepuo akwetiki inkuapi enye enaa logira akwetiki kenya nilepie enkarna e kenya netum sininche dupoto aa kelaki.

yiolo ena siai naa keyieu eng'eno enaa ene physics arashu ene engineering metaa keyiolo oltung'ani electrical engineering naa tesukul elo oltung'ani atum ena ng'eno oltung'ani otaasa ina kisuma tinidip sekondari nilo aas ena siai aisum tesukul enaa tesukul naijo technical nasieki kuna siaitin yiolo ping'enu nikinchori enkardasi nitumoki ayeu ahomo ataasa ena siai.

yiolo enkitobirata ena naa kelelek amu irpayek ake ing'oru oshali ning'oru oljiko lonkuk ninyiang'u inkuk ninyiang'u esekenkei ninteleki ning'oru entoki ninteleki ele jiko lino yiolo kulo payek linonok oshal niya enkalo orbaribara arashu ewueji netii iltung'anak nilo apej kulo payek oshal tekuna kuk otele jiko nimirr imirr irkulie kumi nimirr shirini nikunaa nejia.

yiolo enasiai naa ene mgomo naa egire irkijanani aigoma tenkarake sirkali nabore erupare uh, enaa ena sirkali e kenya netaa ilarikok ilapurrok neeku esipata eyieu kulo tung'anak pegira aigoma ejo petumoki ilarikok atayiolo enikunaa esiai nees tesipata.

yiolo enkinosata ena daa naakidimi ainosa tonkoitoi napaasha aa yiolo nabo naindim ateyiara ena daa teilata ena smokie yiolo peeku nidung' te katikati nipik kachumbari olnyanya oshimbi ninyia nindim ayau enchapati nirragie ninteleki ena smokie nidung te katikati nipik kachumbari olnyanya nimpil ninyia eboita woina mukate.

ee kidimai petum kulo tung'anak maiman arashu iltung'anak pookin tarruesh irmodok orming'anda eretoto tesirkali eimu internet amu itobira sirkali website naidim lolo tung'anak atabol nesirr ate arashu esirr iltung'anak oretito ninche nesirr inkarrn enye ombaa enye pookin neng'amu sirkali netum ninche eretoto naijo enenkisuma arashu iropiyiani nishori eimu ina internet.

yiolo enayieu nalo atumore olkitarri tesipitali naa kaimu enewueji nigerieki iltung'anak naliki ilo tung'ani oigerisho inkarrn ainei naigerr tenkardasi neyaki ninye orkitarri ina ardasi ajoki ketii oltung'ani oyewuo yiolo paipot orkitarri nalo yiolo paikilikuanishore naliki emoyian naata ninining'u patumoki atabaa.

iyiolo ena bae temurua ang naa ene tipat oleng amu tenelo oltungani asir kewon, asir, nesir iltunganak lolmarei lenye, te nkampuni kuna e insurance .netum cover arashu enkardasi naa iyiolo pee emuoi oltamoyiai leilo marei ashu emuoi, ninye, naa tenelo sipitali kidimi aatabak, neleleku bei.

Yiolo ena naa ormekanikai ogira aitobirr engarri aa kinyiale ena garrii neeku kegira aitobirr te faida enaa esiai enye peyie etumokini aatalak netumoki anoto entoki naya aang', netum olopeny engarri anoto faida aa itobiraki engarri enye, neeku esiai etii ele tung'ani egira aitobirr engarri.

Iyiolo ena naa town etiiki naa keasita iltung'anak imbiasharni napaasha. Yiolo ena naa em mkokoteni nanapieki nkariak arashu lolan, neeku biashara ena nabo naasitai tene naa kenap ele tung'ani enkare, kelelek aa kenap pee etumoki atimira arashu enapaki iltung'anak ilolan pee elaki.

iyiolo kuna naa nkera nemeeta irmareita arashu nemeta ang' aa street children naa kirag townvtenkaraki meeta ineemany, nemeeta iltunganak ooret aiishoo edaa. naa keyieu nai naa ketum sirkali aataret kuna kera aing'uraki edaa. ashu edumuni aat=ya iwuejitin aaret, pee etum sii ninche aanoto eretoto.

iyiolo ena naa oltungani ibung'ita kulo tung'anak oshi le county anaa kanjo. egira aibung' ele tung'ani, aa keeta ene taasa nemeishakino, arashu aakeeta sheria natigila, neeku kinung'itae aapik egari pee elo alimu ajo kainyioo pee etaasa ina. nelikini sheria eneikunari e county.

Yiolo kulo naa ilarikok lormaasai lotoriko ele osho aa etoriko ena serkali e kenya naa kesidai teneyolouni kulo tung'anak peeku enkitanyaanyukoto orkulie tung'anak oobulu arashu irkulie arikok oobulu amu etorikishote kulo tung'anak esidai, nerik olosho le kenya, nerik olormaasai.

Iyiolo ena naa sipitali o ntomonok, aa eneiki ntomonok e mashinani oleng' naa keretisho ena baye amu iyiolo pee eshet sirkali sipitalini naijo kuna naa king'orita enkishui o ntomonok pee mitoki aaku keti batisho nemitoki aiki nkang'itie. Neeku ketii ena toki naidim aing'ura ntomonok e mashinani.

Iyiolo ena siai naake ataasa enkolong' apa naikeno sukuul arashu kaas oshi tenaiken sukuul, naaku iyiolo paiken sukuul aalotu aang' naaku ena shoo alo nalo airira ntare nisul ninye amu kekira iyiok ilaramatak le kuna tokitin, naas ajo paaretu ntoiwuo ainei pee eponu sininje aiyeng'yeng'a amu ninje oshi natii ati nanu sukuul.

Iyiolo ena siai naisuji nkishu naa keasi oshi aa kumok iltung'anak tiang' naa iyiolo enkolong' kumok iltung'anak naa enkolong'e jumamosi, naa iyiolo teneasi a kumok iltung'anak netumi iltung'anak loibok nkishu, looku enkare, loosh entepe, oloibung' embombo aisuj nkishu. Neeku ene tipat oshi tenitukui nkishu oleng' amu kitau irmasher, eninyang'uni oldip aitukunye nitau irmasher neeku eramatata sidai ina too nkishu.

ee kisapuk ena siai tenkop ang oleng, amu kekumok ing'uesin entim, tenkaraki keeta ineenya, neton etii enkop ang' entim sa, puk, ketii irkeek loonya ilcharkukin ibenek, naa irkeek adoruk, naaa kisidan kuna ng'uesin amu keyau iltung'anak oopuonu aing'or, naa tenepuonu aing; or neshipa, tenedol ing'uesin namanaa ake.

iyiolo ena naa inkera naagira aadalare oldia, egira oldia egira airag. negira aashipakino, etamoote kuna kera weledia, neeku ore pee edol ele dia iragita nepuo aing'ng'u, negira ele dia adalere neshipakino, tenkaraki kelelek aa ilenkang' nabo neeku etamoote.

iyiolo ena, ena bae eunoto orkeek, naa ene tipat oleng temurua ang'.amu iyiolo irkeek teniun naa keeku iloipi lootonieki, naa kitobir enkijiape irkeek teneuni, amu keyieutu ninye enchan nesha, iyiolo tiae saa yiolo pee euni kulo keek nebulu, nitayunyieki inkeek naashetishoreki ashu naitayunyieki inkang'itie.

iyiolo ena naa olashe otudung'e enkoriong',nepiki atua ormunada, aaret pee etuoki anoto eng'olon naitasheyie. neeku keyakini inkujit metadaayu, nedung'uni nujit neishori, pee etumoki atagolo egira aruba etii ele munada.

iyiolo ena siai eramatata oolukunkuni, naa tenisum oltungani naa iutaki eneiko teneshetaki ilukunkuni enkaji. niutaki edaa naisho, iyiolo tenaa esekenkei anaa ena, naa iliki oltungani ajo kaa esidai too lukunkuni, pee melutoo lukunkuni aipang'.neyiolou eniko teneoshoki esekenkei, naa kaa sekenkei ina. pee etumoki ilukunkuni aatotoni teseriani.

Iyiolo lua naa irmatunda loobulu too nkuapi ormaasai, naa iyiolo enkinosata e kulo lua naa irmatunda enyae lena shani naji eluai naa inya ensohi kata eton eshal amu inya kulo matunda, ibel ake ninyaal nijoo enkare, ninotu kuna kulie tokitin nemaijori.

iyiolo ena naa enkinosata oonkiri, inkiri naatapejoki pee eishori ilomon ootaanyuaki. naa iyiolo te kimaasae, naa iyiolo irpayiani naa enara inosie inkiri. idol tenakata ajo ore tene wueji naa ore or president naa ninye apa olomoni otang'amuaki eno olong'.neerakini nkiri, enara, naa mbenek naatudung'uoki, nirang'ieki, nitelekini kuna kiri, naapejo, netumoki irpayiani ainosa, ninosie enkalem, arashuu inkalema, nenya egira ashipakino nkiri naapejo oolmaasae.

iyiolo ena bae naa kanyor oleng amu tenetoni iltungana aanya edaa tenebo.na kishoru olning'o neibung shoruetisho. naa keshipakino iltunganak tenenya edaa tenebo. neshipa, nekweni, iyiolo duoo oltungani lemeidim ena daa neisho irkulie psyche nainosie. neeku kanyor naji nanu ena bae oleng teneikunakino iltunganak iji edaata.

kanyor ena bae, amu biashara ena naas ibiasharani aiteshep olbaribara intokitin enye anaa irnyanay, inkitunkuuni, impuka, nemiraki iltunganak opoito. naa ene tipat ena siai amu keretisho amu ketumi intasati naamir kuna puka, netum iropiyiani naisumie nkera, netum inainyiang'uenye kulie tokitin nemeeta tiang'.neeku ene tipat ena amu kibung' ena siai ilmareita.

iyiolo ena toki naji parental care naa keret intasati, amu keret pee etumoki aatoisho esiai, neishu batisho emaisha enye, neyiolou orkuaak arashu enees enuta. neyiolou entomononi enees pee etumoki atayiolo eniko osesen lenye enuta. naa kidim ena parental care atuutaki masoesi naas eton enuta, neutaki esiai enye anaa entoiwuoi.

iyiolo ena siai eramatata oo nkera tenkop ang naa kegira aitobirari amu keramati nkera niisul, amu keramati kuna keraoodupas amu ninche naidimu enkolong',nidim aatarono, naa keramati naa keretisho amu kidimi atimir kuna tare pee etumi iropiyiani naapuoiyie nkera sukuul, nidimi aatimir kuna tare ee eesieki ake kuna ropiyiani, kulie shughulini oormareita. neeku entoki etipat ena temurua ang amu keret ilmareita.

iyiolo ena bae naa impoosho egirae aagel ashu aipepeta. iyiolo kuna naa impoosho naidipaki atadotu tolchampa pee nepuonunui aidong' pee etumokini atau atekes, neeku kegira kulo tungana aipepeta kuna poosho, pee itau enterit, ashu kuna kulie mauti pookin. netumoki aipaaka kuna poosho aatushum aatipik irkuniyiani.

yiolo ena naa enkiremore omposhok auh, egira oltung'ani aipalilia mposhok egira aitau kuna kujit nabulu tiabori petumoki aishoo mposhok ebulu netumoki atoisho esidai neeku egira aitau enyaru pemelo ake nitapej imposhok tolchamba.

yiolo ena siai enturore onkuashen naa keuni inkuashen enoshikata etasha amu keyieu naa keeta enkare enoshi kata ebulu neturi irmutaron temukunta nepiki empeku onkuashen yiolo peebulu neturuni inkuashen nepiki irkuniani netumokini atimirr etii irkuniani nepiki neripi nemiri.

yiolo tenadol ena siai naa kadamu eramatare amu ekira yiok ilaramatak lonkishu lontare inkerra naa keretisho ena ramatare amu kuna kerra iyiok kimirr pekitm iropiyiani onkera esukul naa ninche kimirr aiterunyie nkulie biasharani neeku kisidai ena ramatare oleng naa kelelek eramatare tenkop ang amu eton etae enkop ilchambai sapukin lonya kuna masaa.

yiolo ena baye nagira aasa naa iltung'anak ogira apik inkuashen irkuniani uh, etuturuoki inkuashen temukunta nepiki irkuniani neeku kegirae arip negirae aiken irkuniyiani petumokini awaita osokoni arashu petumokini atimirr etii irkuniani neyiolouni ajo kebaa nena kuashen naitawuo emukunta.

Yiolo enasiai temurua ang', naa keesi enoshi kata eyioloi ajo kesha enchan sapuk, neuni irpaek, neuni irpaek ompoosho, nipaliliai enkata najing' enyaru, nemwuni ilchambai sapukin amu yiolo irpaek ouni temurua ang' na loonyai ake tonkang'itie, nedung'ori enkinyang'unoto enkurma, amu kidong'i lelo paek, neeku nejia.